En kasarwek Che kimiten en nguni ko kokwo barak mising boisiet nebo ngalek choton chebo moswoknatet mising ko moswoknatosiek chebo noyeet komoswechuton bo noyeet koboisien bik ko nooen ge ak kosuldaen boisinik kwak Che terter en yuton ko Imuch ko ngalalen bik boisionik Che terter Che tesetai en emet kergei ango chebo bolotet chebo bandap tai ak chebo somanet yuton ko ole chang mising barnotik ak komositon bo naiyeet nebo tik tok kowendi ko naaksei kosir alak Che kergei amun tindoi komoswek chebo kabaibaitet ab ge ak imuch konde chito yoton tiendo nechome ak kobit kora kotien yon komoche wendi konookse niton amun boisien neranik oleo en emetab Kenya ak emotinwek Che terter chebo ngwony

En katuyosyek choton chebo bolotet Che miten en emet nebo Kenya kosuldaen boisinik Che terter koityi bik chebo emoni bo Kenya katuyosyek ab bolatet ko kitou asikobit koger kole koboisien kandoik katuyosiechoto kochengchijigei boroinwek chebo kandoinatet oloon kait kasartab lewenisiet agenge en katuyosiechoto ko nebo ODM ne noton ko katuiyet nebo keny ne kigotoi kandoik chebo emoni bo Kenya ki kandoindet noton nebo ODM ko nekikuren Raila odinga ak miten Ole kikotonondo en usonaik Che Chang ki kotoret koesio boisionik Che Chang Che mo karoron Che isuldoen serkalit noton nebo emet ak kora kotindoi kandoik choton Che tononyotin en ngalek Che chebo bolotet chebo emet

En emet nebo Kenya kongeten inkonam bounotet kondochigee icheket kotindoi ngotutik chekisibi kongeten kasarta kokanam bounotet kobun kiplelachek en kenyitab elibushek tama ak sokol ak sitini ak somok , en yoton ko kanam kandoinatet emet nebon Kenya ko kidochin emet nebo emoni kondoindet noton nekekuren Jomo Kenyatta en kosorwek choton ak kimiten ngotu6 chekikisibi akoi kenyitab elibushek oeng ak taman ole kewala ngotutik sk ketik sirkaishek choton chebo county en tai ko ki sirkalit kityok agenge neo ako kiyai boishonik cheterter koityi mengik chebo emet kobaten en kenyitab elibushek oeng ak taman nii keto sirkaishek chebo county koityi mengin chebo emeini boishoni choto chekororon che isuldoen sirkalit.

En serikalit noton nebo emet nebo Kenya kotindoi komoswek cheterter en serikalit cheisuldoen boishonik cheterter koityi mengikab emoni miten komoswek cheu chebo somanet kosuldaen boishonik tugul che nyolu keyai en komosta nebo somanet ako miten komosta nebo kanyoiset kosuldaen ak kichek boishonik kwak chebo kanyoiset komiten kora komoswek alak cheu chebo urerioshek koyoe akichek boishenywai ak komiten komosta nebo kabotishet ko noton nebo kamanut kot mising' en sobenyon nebo betushechu kabotishet ko nekikotoret biik ole oo mising' ko kikotoret emet keker kele kakikirinda ng'alekab rubet amun angomitei kabotishet komapetos omitwokik ak boishonik che isuldoen komosatak bo kabotishet ko kokochi meng'ik tukuk chemakchingei cheu keswek

En sobenyon nebo kila betut ko miten boisionik Che kisuldaen Che toretech kenyorun amitwogik ak tuguk Che ki mokyinigei en sobet mising Ke mokyinigei rabisiek Che ki toreten ge asi kenyorun rabisiek Che kisuldaen boisionikyok Che terter komiten boisionik Che nyolu keger kele kakisuldaen Che konech rabisiek bik Che bo komosta nebo kisumu kotindoi Ole nyorundoi icheget rabisiek alak en ichek kosuldaen boisiet nebo rametetab njirenik en oinet nebo Victoria ak Alak ko yoe mungaret nebo koalda njirenichoto en oinet ak kosuldaen kora alak mungarosiek Che terter Cheu chebo tukosiek Che aldoi tuguk Che terter koityi bikab emet choton ko boisionik Che yae bik en komosaton bo kisumu asi konyor rabisiek

Sukulisiek Che miten en emoni ak chemiten en emotinwek choton Che terter kosuldaen boisionik Che terter koityi chebo emonoto mising ko en ngalek chebo somanet miten sukulisiek Che chito ak komiten chebo emet sukulit noton nebo AMREF ko sukulit nebo emet ako mobo chito sukuliniton kobo kanyaik Che nootin kobendi emotinwek Che terter kobune ndegeisiek kokoito toretosiek chebo kanyoiset koityi bik chon maimuche ge ak anan ko chito non ko komiten ko mioni kot mising takitariek Che boisie en AMREF ko choton Che somonotin ak kotindoi ngomnatet nekaran kot mising ak kotam kobendote icheget konyoote bik Che miandos en emotinwek Che terter chebo ngwony

En kasarwek chu kimiten en nguni komiten serkalisiek Che indoiwech Che agenge ko serkalisiek chebo kaunti serkalit noton nebo kaunti kosuldaen boisionik Che terter ago Che karoron koityi mengik ab emoni serkalisiek chebo kaunti kosuldaen chebo koker kole kanyor bik bek anan kabolnji bik bek ak kochob taisiek chon kinome en taonisiek mising en saisiek chebo Langat oratinwek Che Imuch koib serkalit neu nebo kaunti nebo Garissa asi kwai bik Che tinye Malik kosuldaen boisinik Che terter en kaunti anan koarorchi agobo taxes ko nyolu koger kole bik choton Che tinye Malik kokoinem aisurut nemiten barak mising ko en mungarosiek kwak anan boisionik alak tugul Che isuldoen koger serkalit kole kalipan aisurut ne Makat kolipan

Korik choton chebo kondoik missing ko cheu kotab bororirk ko mokingee kechob komie ak ko kararanit amun en abakoraa ko yoton oleitu toek ak koyai boishet Koraa nekararan korik chuton cheu chebo kotabab bororiet amun kisuldoen boishonik cheterter ibu pandap tai en emet, onyolu Keker kele kokirib kitu chuton akechob komie kor missing. Yon kimoche kechob kotab kondoindet komiten rabishek chekindoo chekere kele imuch koyam ketaren boishoniton bo kolelitet. Kilelite kot nebo kondoindet en tukuk cheterter imuche kewolchin anan kesole akomiten olekebute ko komoswek alak keteche ko mokingee rabishek chemotuyen chengeten milionishek bokol agenge ak keba tai asikopit Keker kele kaisulda boishet tukul.

Miten mornosiek Che terter Che isuldoen boisionik koityi mengik chebo emet ab Kenya mornosiek Che bitunotin ko cheu chebo somanet miten chebo kanyoiset ak tililindo ak mornosiek alak Che miten en serkalit kigotoi kora serkali mornet ne tononjin chigilet ab bik Che Bute ngatutik asi kemwaa kele kakibut ngatutik ko oloon yoe chito tuguk choton Che manyolunotin kemwoe kele kabut ngatutik chito neu noton ak komiten mornet ne tononjin ak kogere Kole ka toret bik chon yoe Butet ab ngatutik ko mo kobute ngatutik ortinwek Che Imuch kebuten ngatutik ko keyai mungarosiek Che machamdaatin chebo tuguk Cheu maiwek Che makichamdo kialdechi bik ko boisiet nebo bichoton koger kole kagirinda boisionik Che uchu ak alak Cheu boisiet ab kerichek Che ibu bogitet

Tetutiet nebo beyond zero ko Tetutiet nekikitoi en kenyisiek Che kikobata ago ki kararan kot mising tetutioni en mengik chebo emet nebo Kenya kitoret bik Che Chang kot mising tetutioni bo beyond zero mising ko koborchige koger kole mamiten lagok Che kibete en kasarta non kisiche kitoret kobos noton kobetet ab sobonwek en lagok Che mengechen kin ketoi tetutioni bo beyond zero ko kiger kole ka kirib kamet ak lakwet en kasarta non ko kosich kiyai boisionik Cheu chebo koker kole kakilibanji lagok kanyaiset tugul ago momiten kit ne nyolu kolipan sikindet ab lakwet koborchinge kora koker kole kakisto rabisiek chon kiyoche kamatik Che tamonosiek olon bo kochute goo kiyai boisionik Che Chang kora Tetutiet ab beyond zero

Emet nebo Kenya ak nebo Tanzania ko emotunwek oeng chechoronok missing ako olon moche bik koruto en emet nebo Kenya koba emet noton nebo Tanzania komiten tukuk chekisibi en komosto nekitelelen nebo karishek nekikuren Nananga , en yoton kechikil angotko miten karishek che bunote bik kopendii emet age nependii ako angotko tindoi chomchinet koba emet age ko en komositon bo Namanga kechikile tukul cheu chuu ak mechikilen koraa ketik chebo rorishek amun en bakora keboishen rorishek keyoe tukuk choto chemokororon cheibu putetab ngimotutik miten kiwotetab Namanga koyoton Koraa kotelelen karishek cheloe tukuk chenyikisen asikopit kechikil kele ine tukuk chekororon rorishek choton anan cheyach noton ko.

En taonit noton nebo Nairobi komiten komoswek Che echen Che chome bik kot mising asikobit koger icheget tuguk Che chome miten lamit nemiten en Nairobi nekekuren express way ago tindoi kamanutik choton Che terter laminito boisien karisiek chebendi komoswek Che loen en komasato bo Nairobi Ani telel chito en Nairobi igere komoswek choton Che terter en taonit nebo Nairobi olon imiten express way amun togu komoswek tugul chebo nganaset nebo Nairobi komosaton kora ko nootin en tuguk choton Che kororon cheu chebo ribset nebo tililindo motokimuritei oret noton nebo express way amun Chang karisiek chebune kot mising ak keboisien en kasarta non kachilgei karisiek en ortinwek

Emet nebo Kenya kotindo sugulishek cheterter miten sugulishek choton chebo muswoknotet ak komiten choton chebo barak, en sugulishek chebo barak agenge nenaat missing' konebo Multimedia noton kò eletesetaa boisionik chebo konetishet ak en abokoraa konetik choton chemiten en sugulit nebo barak ko chetindo somanet nemiten barak kot missing', sugulit nebo Multimedia kosuldoen boisionik cheu nebo koker kole konyor somanet lagok chesomonjin asikobit koik sirik chebo logoiwek, noton ko agenge en boishet neo neisuldoen sugulit nebo barak nekekure Multimedia nemiten en emet nebo Kenya inete kipsomaninik cheyoe boisiet nebo siretab logoiwek ako kararan boishonoton kot missing' en mengik chebo Kenya.

Kit ne kiguren ngazit ko ne kiboisien en abakora en boisionik Che kisuldaen olon kichobe ngazit kotienge kole kiyoen boisiet ainon miten ngasisiek Che keteksen ak komiten Che keboisien en boisionik alak Cheu chebo kelangen ketik olon kichoru ngazit ko Kararan angechob keboisien ketik choton cheto ko karoron ago manyolu keboisien urusik amun imuch kobutok ngazit ak keumian ko Kararan angechob keboisien ketik choton Che kimen angot keboisien uruzik ko Imuch koib ngemisiet amun butokse anan ngemokse en sait age tugul kararan ngazit ne kokichob komie amun kisuldaen boisionik Che kororon cheu chebo kechor ketik ak kelangen kora ketik oloon kakimach

En tukoshek chemiten en komosta ne amiten kiyumi sitatika betushek oeng' en wikit anan kiyoei konyil oeng' kityo en wikit betut nebo kasitab oeng' ak nebo kasitab muut saratik kiyumi amun makimoche komurit oldo amu ibu itondo neya arupunywai ako kwergei olon kora kaibut saratik ko imuuch kobur en yoton ak konyikomeny kaliang'ik cheimuch konyi koib miyonwokik choton cheterter anan ko eng' kasarwek chebo ropta ko angonyokobuch ropta saratik kotokchi ainoshek ko bokomurite beek ako beek kemoche kee ko wechoksei beek en yoto nyolu keker kele kakiyum saratik en kasarta ak kelakte en ole nyolu anan kebwat ortinwek alak cheimuchi keboishe